kore anaa siai naa esiai naitobiriekii enkaree ayaa mpakaa ee nkaulele, oree teenaa siai naa keidim lmaasai ainotoo enkaree teleleki tankarakee oree te retetoo ookulo paipii naa keyai enkaree mpakaa nkaulele nemeitokii anyonyikeyuu enapaa kataa eitumiyai sirikon arashuu nkoriengii. Naaku ore tanaa siai te retetoo ee kuloo paipii oo ntokii naipampiekii enkaree naa kotum eltunganak ee nkare te lelekii

Koree ena bae naa eji edaa, neeku ketumi ninye ena daa okulo paek. Ing'as aitoi kulo paek, niun tolchamba, niremoki nikesu nilo alo metoyio, ore tene toyu na idim ake nitokini akesu arashu eoshuni. Ore tina kata naidim atipika irkuniani nipik orkombe nitumiyai. Naa ore tina idim ateyiara orkiseri idim sii niyaa alo aidong' nitum enkurma nanya nkera. Neeku ore kuna na irpaek naa ore irpaek naa eda.

Ore ena siai naa enkiremore ore enkiremore naa esiai nikiass toolchambai pee kitum aatekesu enkurma arashu endaa. Naa ore ena siai naa esiai naidim oltungani aigero kewon nieremisho nitum endaa nikesu nilo amir nitum iropiani naa ore ena naa entoki naata Faisda entoki naidim atareto iltunganak neeku kaidim atareto iltunganak kedumu olosho naa ore ena naa esiai sidai amu ore iasita ena siai naa mepukoo akata iltunganak linonoamu ore ena siai naa esiai naidim ataasa tenkataa pooki niyieu iyie iraa kewon nigerie sii kewon mintoki ai hitaji mikingeri tiae wueji .

Ore entoki nagira aasa na kegira ena maama aitayu irkeek. Etakedo enchumata ele shani peetumoki aitayu irkeek. Ore sii tekulo keek tenakata etii ninye enchumata olchani oshal. Neeku kidim aitayu kulo keek eshali neija nelo aitoi aisho meetoshi enkolong' netoyu naikidim ake nitoki ainok tenkae kata nayeu. Neeku ore ena siai irkeek egira aitayu. Naa ore irkeek keret iyiok tenkaraki ninche iyiok kintumia anaa maa ayierishore ninche kiij neeku ore ikeek naa ebae sidai naretu iyiok enaa irmasai.

Ore enaa naa shai. Teniyiou nintobir shai naa ing'as aing'oru emoti ning'oru irkeek ninok enkima ino nisuj emoti inoo meeta safi. Ore pidip nipik emoti ino enkima, nipik kule ore nena ale ning'as aji nipik kule nipik majanj niyanyu mitotua. Ore pitokitok niponiki enkare. Ore pipik enkare nintoki ainuaki niyanyu nitootua. Ore pitokitok nipik sukari tena ira oloitumia. Tenimiyeu naa idim ake ning'ua etiu neija. Nidotu nijii apik ebirika. Ore ina birika naa entoki nidim atookie ina shai ahomo atipikaki iltung'ana toonkompeni enye pookin.

Ore entoki naati idamunot naa kule kigira aing'oru. Iking'oru kule too ntariang' alepu ninche nikintanak sii irkuo lenye. Ore nena ale naa entoki sidai kule, amuu meeta ormasaani lemenyorr kule. Ore nena ale naa iking'oru tineweji na kidim ataret iyiok tonkoitoi kumok. Neeku ore enabae naa keeta faida amuu ore nena ale idim ashomo nilo amir. Ore nena ale idim ashomo nilo ayier naa niok ashu incho inkera. Ore sii nena ale naa idim atushuma neeku kule naoto. Naa ore nena ale kule naoto sii ninche ma eda sidai.

Ore ena naa enkoitoi nikitumie orsarge ,ore orsarge likingira aingoru tena kiteng naa ekimbung ena kiteng nikiyen aakuraki ,ore pee kikuraki neilepunye entoki naji engony ,ore ina ngony naa ninye engori tena baye naagirae aibung. ore pee engori ena ngony naa kepuku orsarge ore ilo sarge neiwouni nepikita eweji nepwoi aisho oltungani laijo entomononi orashu olibartani nishori ilo sarge, ore ilo sarge naa kelo aret siininche ,enaa tenakata ore ntomonok keret amu ore inakata pee eisho siininye neibukori osarge sapuk neeku keyieu orsarge pee esidanu osesen lenye neeku ketumito ilo sarge pee eishori ninche .

Kelelek ena siai oleng ,amu kaidim naliki oltungani olchampa ,nalo autaki eneikoni tenias ,nikipuo olchampa likindipa airemo nikinya empeku, ore ena peeku nikintibiraki enkop aitobiraki tookulupuok naasipa nikintushulaki embolea orashu olchala amu ninye naa entoki tekimaasai ang, nikipik olchala atua ineweji atua nena kulupuok ang naasipa ,nikiun empegu ore pee kiun ena peeku ,nikintoipoo tenetii peyie embuku, ore pee eidip atubulu ,nekidumu Kuna kaitubulu ang naidipa atubulu nikiworiwor aoriki likae shampa pookin sapuk ,naitoduaki ele tungani eneiko teneun Kuna puka enyenak. ore Kuna puka teneeku etuuno naa keretu yiok pookin amu endaa .

Ore ena naa emoyian ,ore ena moyian naa kitoronok amu keji empek ,ore ena pek naa emoyian naitadar inkutukie oontare ,ore tenakata enaa ele kulo etaradara enkutuk enye nemookure eidim ainosa aitoki orashu atanaa ngotonye neeku keitanyamal ninye ,ore tena bae ,nebaiki nikibak ele kulo tenikiud olchani loibor ,ore ilo shani naa kelo aret aitoki ena shoni ,ore sii tenakata naa ekindimi nikisaidia ninye naa tenikiyelie eilata pee etumoki orboloti atupuku .

Ore Kuna naa ekitum enoshi kata teneeku kiteyiengishote ,teneyieng inkishu orashu intare nikintayu olchoni lenye nekintoi tenkolong nekipik shumpi pee mengwoyu ,ore pee etoyu nikindim ake nikidumu nikirip toomaita ,orekuna kulie tokiting napikikaki naibor naa isikira ,ninche eitumiaki apik enaa embaye nidim atipika entoki pee esidanu orashu pee eitiship oltungani tenedol. neeku ina kindip aatas pee kitum Kuna tokiting . naa ore sii Kuna tokiting ore nabo naa embene ore enankae naa kitayu enoshi toki nawoshi enaa duo oldiram.

Ore kuna tokiting naa ekindim aanoto tenikiyieng inkishu orashu ntariang nikintoi ilonito lenche enkolong nikipik shumpi pee mengwoyu. ore pee kindip nikirip ninche toomaita ,ore pee kirip nikintobiru ntokiting naijo kuna ,anaa tenakata elde bene welde diram ,ore Kuna kulie tokiting naati naa isikira tenebo ontuntai naa kepiki ake pee enyoru oltungani orashu enaa enkoitoi nidim atipika entoki pee esidanu orashu pee eitiship iltunganak.

Ore tene naa enaisho oolotorok egirae aarutu, ore enaisho oolotorok naa kerutuni ore oloito arutu nichop inkilani nikindim aisaidia pee mikingor ilotorok ,ore enkae toki ninap naa inap olto lindim atipika enaisho, ninap irboro lononok linua pee eitayu empuruo ,ore ina puruo naa ninye naiko lotorok meshomoito apuku aingua eweji oshi netii ninche pee itumoki aturuto ,tenirutu enaisho ,ore enaisho oolotorok naa olchani ,keretisho amu tenincho ninye aitushulaki irkulie keek nincho iltunganak naa keidim atareto aishiunye too moyiaritin kumok .

Ore ena siai naa keidim atudumu oltungani orashu kindip aishopo entoki naji faida ,tenimir tenakata kulo keek naa kinyangu laramatak kumok naa indim anoto entoki naji faida nitum iropiyiani niyasie nkulie baa pookin niyieu nidim sii ataramatishore tenira olaramatani .iramatishore amu iramatie imasa inonok ,ninye indi ataramatishore kulo keek ,ore kulo keek naa keretu ntokiting ang ,imali ang ,keretu ninche tenkata tenindim aisho ninche tooloishori, tolooudi naa keretu ninche neeku ore ele naa olchani oretu imasaa ang.

Ore tene naa kegira kulo tunganak ajing atua enaiposha apuo aingoru isinkir orashu alang enkare apuo tidiankae alo enaiposha. ore teneweji naa kegira kulo tunganak aitumiyia Kuna tokiting ashukie enkare siadi pee etumoki ena boat ashomo ,neeku ina egira ninche aas pee etumoki ashomo atua enkare orashu alang apuo tidiankae alo eneiposha. naa tenegirae sii apuo atua aiatayu isikira, naa kepuo ake ore pee ebaya nepuo alak eneti enye neidim aitayu isikir.

Ore enaa naa edaa. Oree, naa keji sii ormuya. Ore ormuya naa edaa sidai oleng'. Naa kanyor amuu tenayuku ituno nikesu nintoi naa idim ake niyer naa keeku teleleki. Ore sii tenkae kata naa idim tenetoyu nilo alo aidong' nitum enkurma enkano. Neeku enkano sii ninye kitobiru ina kurma. Naa iyiolo ina kurma idim ateyierie intokitin kumok naapaasha.

Keidim nepiki imashinini nailang' lang' iltung'ana nepiki sii nkamerani pee ing'or iltung'a ojing'ita oloipang'ita ajo kaa abila . Ore tenkae hoto nipik kulo tung'ana irpolisi ping'or sii ninche eseriani ineweji oo pikin toki nagira aasa.

Ore ilaing'ualak naa keea, keesir ninchee empalai enia ekiama. Ore irpayiani moruak naa kemayianaa nkeraa enyee te kiamaa. Ore sii ena mpalai naa keaa erishata nabaa ena iwikii are pee etumoki atupuku pee aishoo loopeny ena doo mpalai.

Pemitokini aibelekeny inkarn onkipanteni amuu ninye naya erishata sapuk. Ore nena karn onkipanteni oo ltung'ana ogira ayama, temishakino peitokini aibelekeny. Keishakino ake peigeri enaa apake peidipi aigero tedukuya nitushuli duake nepuo akuu ormarei amu idipe naa duake mee lasima pitokini aii badilisha nena arn amuu ina nayaa, ina nayaa erishata sapuk tenking'orunoto enana pala ekiyama.

Etanyaki apa ina ardasi amuu etojiki ketii entoki nikijo ukora. Neaku ore ina ardasi ietu apa eimie ilarikook, eshomoito ninche enkiguana enye nepuo atoni neitu aimie ashu enyorikino ajo keishakino peyasisho. Neaku ina apa petasiokoki apal ina siai ina kardasi naajii huduma number.

Ore iloopisani le murua ang' naa keesita ninche esiai enye oleng' aitobiraki, amuu ketii ninche inkopisini enye enakee naa tenayaku iyeu nilo aing'oru enkipande alo aiteru aiger inkardasini noshi naiputi , pitumoki aing'oru ekipande ino, naa itum ake ninche toonkopisini enye anaake. Neeku kegira ninche aaisisho tineweji pemeeta olikae tung'ani ogoliki teneyeu enkipande enye tenkolong yoyote nayeu nelo aiger inkardasini nadung'unye enkipande.

Ore ena kardasa arashu ena palai, ore tene ishunye inkolongi enyenak ena naigero tena kardasi na ilo alo aibelekeny ashu aitang'ejuk adung'u enkae nikintoki aisaidia toonkulie arin ashu lapaitin tesiai ino, amuu ene siai naa ena kardasi. Neeku ilo eweji neeji Huduma center naa ninye idim ashomo aibelekenyie ena ardasi pekintokini aisho enkae naata enkae rishata naishakiino pintumia.

Ore sipitali narikito naa sipitali ee Kenyatta Hospital. Kebakisho ina sipatali. Neetai sii sipitali ee St. Mary neetae si sipitali ee Kajiado aa Kajiado.

Ore enee naa kaidim atejo ewueji neibelekenyieki oropiyiani. Aibelekeny taa teniyieu nilo inkuapi eboo anaa teniyieu nilio USA. Nimbelekeny iropiyiani e Kenya metaa inina kop niloito peyie itumoki atasishore tena kop niloito. Ashuu imbelekenyu teina kop metaa inenkop inyi aa Kenya.

Ore ene naa eweji napuo ilarikook apuo airo nenyerikino arashu nenyoraa naa neimieki entoki nagira airo. Eweji nikijo bunge arashu eyaanyi eimieki ina toki naa kishankarae nilimuni sababu nepali ina toki naa neng'ari enelakua. Niaku ore eneweji tipat enye naa eweji napuo ilarikook atumo nepuonu aitutum idamunot naapasha oduat napaasha petumoki atayiolo eniko teneret olosho oltung'ana lenye.

Ore entoki edukuya nalotu indamunot tenadol enaa aji ee senate naa ore enewueji naa ewueji nepuo larikok olosho le Kenya apuo atumore nepuo apuo airo. Nenyorikino arashu eanyii ebae napuoito airo. Naa ewueji netumore esenetani le Kenya egira iajadikiana entoki nayouni arashu eneikini tenidimi ateret naa naneriki nerikoo olosho lenye aitobiraki.

Ore eneweji naa sipitali ,ore te sipitali naa kepuo iltunganak aingoru olchani ,orashu kepuo apuo abak iltunganak imoyiaritin naapasha ,ore sii teneweji naa sipitali nikiindim atejo ninye esapuk tolosho lekenya, neeku kepoi teneweji apuo aingoru olchani obakieki moyiaritin napaasha mepuo abak iltamoyiak omoyiaa moyiaritin naapashpaasha .naa ore eneweji edukuya nelio naa ninye engamunyieki iltamoyiak pee etumokini atoworiworiki iwejitin naishaakino nepuo anaa moyiaritin naata ninche.

Kaidim ake nalo inkopisini elelo tunganak oshi oishoyo passport nalo naya inkardasini ainei naingorunye passport nalo alimu ina bae nagira aisababisha matayieu naipang alo nkwapi eboo terishata dorop pee aingurakini ina passport nayieu. neekiu kaidim ake nalo aduare naliki ina toki nayieu.